Fanta orange kotinye terchinet mising ak alak chetinye sukaruk, nitok ko amu Fanta orange kechope keboishe matundek choto ko machungwek chetinye kelchin mising eng borwek akonyumnyum kokon nyasutiet eng borto anan kong'em bortoap chi aketukul neboishe. Po komonut mising keboishe soda chekakiboishe machungwek amu manyumnyum kenyor mienwokik anan ko kewelutik alak tugul yekakeboishe kou soda chekakiboishe chemicals chematinyegei ak machungwek. Boishe biik mising Fanta orange amu inyoi mienwokik akotoreti biik cheimiendos amu kikichop ake akopun pimonishet nekararan.

Bo komonut mising kosich kipakenge biikap kot akenge mising ko eng ureryoshek yekaurerenso biikap kot akenge kokonu kipakenge ako kora kokonu kobwa icheket eng ketuiyet akenge ak chomyet. Nitok ko amu ureryoshek kokonu katuiyet akokon komuch konaikei biik mising akonyo chomyet eng biik chekaurerenso. Kikotok kele yekaurerenso biik chepo kot akenge kokenyoru ko choronok bichot akomuchi kopa kolo amu tinye icheket kipakenge korok kotomo ankot kuurerenso akomuchi kokoshin icheket mising.

Chaang ortunweek cheimuchii konam stimeet eng ortunweek cheterchiin koraa kotinyee kewelutik chaang ortunweek cheimuchii kokon oreet anan kopar chito nepo aeek ko ya kelyeel komuchii kopel tuguuk chemiteii orit kikopar piik chechang stimet eng karriik kwak

Kikotoret mising mukokoteni eng loisetap tuguk kong'ete komasta ake akoi ake, nitok ko amu maboishe mwaita notok kokochin kwek rahisi amakoboishe rabinik chechang. Nepo oeng komuchi kola tuguk chechang eng kasarta akenge. Nepo somok ko mang'ete kora, mau chito ne ngola tuguk chechang kong'ete akomuchi koumian inendet. Kikotoret biik mising kou yemite siroshek oleyoche kela tuguk chechang cheu ngureik cheu kweinik cheu amitwokik kong'ete olda akenge akoi ake ni takimakomitei takikong'etyo biik chechang anan koumionso amu loisetap tuguk chechang komuchi koumisan borto. Po komonut mising mukokotenishek amu toreti boishonik.

Mike sonkoo ko kandoindeet netinyee mukuleldooo nekaran amun inendeet kotinyee mukuleldaa nekararan ako tinyee rapisheek chechaang kikotareet chepyosook chemiteei atkaii kotuguul kikotareet piik eng poishonik chechaang

Eng chi aketukul neiyoni kamuktainde kongen kole ng'alek chekimwoe kiwalak chito kong'ete moset netinye katutiet akoek chito ko maiman nito amune sikomwoiwech bukuit netilil komie kuororwech kole kikiyai chito kamuktoindet akokochi inendet kabuset neinegei yeityo kokochi biik kamuket nepo koigei akoteskei ako kikiyai chito koterit ak tiong'ik alak tugul yeityo kekochi icheket kimnotet nepo kondochi tiong'ik alak tugul. Nitok kokochin biik koterikitu ak tiong'ik.

Koreen nyuun ko takochaang mosoniik amun kimenyee oletimndoo amun menye icheget ketik kyanyoruu mosonik kwamishee eng imbar ako konuu hasenet missing amun kyanyoruu ananeet kwameee pandeek eng imbar ako kachin kapatindet hasent angot ngiwir moset kowirin kora

Tilisheet ap panyeek ko manyumnyum kepaisheii tuguuk cheuu pangeet anan korotweet amun kiakiik kotinyee kawek cheun missing kou tuga kipaishen mashinit amun mashinit ko makipaisheen kimnatete neoo misssing kipaisheeen paraindaa kitikin kikokachiii mashinisheek eng ngaleek ap engseet amun kikonyumnyum poishet

Eng kokwen nyuun kongeringeen missssing kwonyik chekete pikipikisheeek kyroo kityo agengee eng kokwet nenegit koraa nito ko amuun murenik misssing chekete pikipikisheek kochang kewelutik chechang neea imuchii imut chito eng oreet ne yaa misssing

Chaang piik cheigaigaii ngoroiik chechopatin chotok kekuree mitimbaeek amun peiit nwaa ko kararan kikocham missing piik netaii inyoruu ngororiik chekyaleee komuchii komamaniis haraka kewalutyeet agee kokachin kampunisheek chenekiten konyor hasara amun makwaleee piik.

Akothee kochii nemii parak mising eng emet ap kenyaa amun kepeperta ap kwanyik missing amun maililiany indndet eng poishet nyii ako kikotient kotko kasak eng emet nepo kenya komugul kikochere missing kwanyik eng kakilet ap kee kopaishen icheget telta ako matkosich kaiyweiset

Pakamunut missing kepaisheen mashinit nekiparparee inaat amun mapalee kot kouu yikakipaisheen karik chekitinyee eng karik chook kikotaret missing kindee telepisheen inaat olememuchii koitchii lagook amun koitchii lagok kowirtoii ak ko pakamanut kende inat simatkoitchii chi ako tugul atye kora kotagii komnyee kosir nekakindee nguuny

Teargas kotinyee kewalutik missing eng porta ak emet netai kotinye kewalutik eng porta amun ngemeee oratunwek ap kapuset ako muchi kipar chito eng emet komuchi kopar piik checang ako notok amunee si mamnyee kepaisheen teargas ko muchii koumisan piik

Kiit neimuchi kokachi karisheek ko nam maat ko ya karandagee mwaita eng karit kokachin karit uinda anan komuch kolal injin ak sikumuch kekirinda korayatok keachin karit service eng kasarta age tugul ak ko nyoor asenet

Urereyet ap basket baall ko mamitei misssing kokwanii ngaa noo ko mamitei sugulisheek nga noo kikokachi porta kokirinda mianwagik nepo aek kikokachi lagok konaii gee ak piik missing kikotaret kokwet kora amun kipsomanin chepuni kokwet ko kitoe konet misssing alage

Pakamanuuut kochop piik chekikosomanchii stimeet nitok ko amuun stimee kotinyee kewalutik chechang ngomakichop stimeet komnyee komuchiii koeek taousheek alak magat kochop chito nikisomanchii ngaleek ap sitimeet yeityoo koraa yekapiit uindaaa kongeen olikapunuu asenet notok tariti kimsomaninik konet piik ako taret simapiit nnyasutik chepo stimeet ole kalala maaat

Kiprutoinik chechaang koparchin gee kopaa mombasa amun tinyee tuguuk chekararan ako chaang piik chependii mombasa chepo africa ak angoot emet ko muguul indoii missing eng nyanjeet neoo missing nekipireen peek tindoii koraa tegitiik ap portugis

Konngoi missing kaitep tebutyeet nekararan ak awendii awaluun poishee katii nitok pa nhif ko mapaishee mising eng chito nenyoo ak kowekseei kosup kee ak serikaliit nyoon nep kenya asikomuch konyaa pik chook chepo gaaa asikinya icheget puch

Netai angalachin inendeet akalenjii nyoruu taritet nepo aeek achengee kacheret sikotepee simangetyoo kominee lainndaa nepo somok achengchinii telepishan sikokachi ichegeet koek busy kityoo sikonyor icheget kolee kakoiit laindaaaa

Netaii alenjini inendeet kongalal ak piik ap dstv nepo aeeng alenjin ipkonyor piik cheaa kasiit eng kampunit ap dstv imuchii konyor taritete eng chakchinent nyum nyum kenyor icheget eng opisisheek kwaaak eng oret am musamnatete ko makinyoruu missing kipirchin simet ak komuch kotaritin

Mungaresheek chemengecheen kokikotareet piik missing eng ngaleek ap kalangseet ap kee amun kwaii chemungarayat alndaiseet am mayayat komachang chepkondook kopatee ngipas kotaritin missssing ak ngonyor piik tuuguuk chemakchin keeee ak komuchii koitchii piik eng oret nemawuii

Amechee ataritin asinyoru chamchinet nepo ialdee maiyweek netaii amache ucheng kra pin nepo aek komache itinyeee kipandeet ak akkount number eityaa komagat itinyee kot aityaa komagat itinye permit notok iparuu kolee imochee ialdeee eng saisheek cheteee cheimechee yakaiyoruu imuchii icheng maiyweeek akitouu ialnde

Kesweek ap mbireet kokachin korut tuga eng chakchinet ako koraa kokonuu kopit kesweek chekararan eng tuga kikopaisheen piik kesweeechutok pa tuga ak kora korutuu araka kikachii chutok pakamanut mising poishonii missing eng kokwet nyuun amun kikonyor walutik icheget missing

Chaang kaimutik chekenyoruu eng ripseet ap tugaa chang kewelutik cheisupigee eng welutik chotok netaii kokerepesheet amun yeekaageet teta eng timndoo konyoruu kerepesheet oret nekipareen ko kesuut susweek ak tugaa nepo aeek ko kekirinda tuga missing matkopaaaa timdooo amatkikachii tuga amitwagiik chetinye kerepesiik

Moronook chetononchiin ngaleek ap piik kokikotareet piik asikonyoor walutik kosupkee ak kewelutik chenyoruu piik eng atyeen koraa chaang tugun chenyoruu piik ak kikotareet mising konyumnyum konyor piik taretet amun eng keny missing ko kipendii piik taonisheek cheloween komachee taritisheeet

Chopiik ap pikipikisheek kotachet rapisheek chechaang kila petut amun chaang parnotik chepaisheen pikipikishek ak kikonyor kelnjin missing pichotok ako enmg petut konyoruu piik chechang chemeche kechopchii pikipikisheek kora komuchii konam rapisheek chotok ako yate tugeet nepo sparparts chebo pikipikisheek

Pakamanuut poisheet ap dayapaas eng lagok kikotareet matkonyeregee lagok yakakimut lagook kopendaat kotariti kongeet icheget kotilileen tinyee kora kewelutyeet koeek maat eng lagook lagook komeche missing koristoo missing ko peeet

Mashiniit nekitileen pakoinik kotaritii amun kimuchii ketil pakoinik chechang nepo aek komanguu pakoinik chekararan cheichii kealda ipkopaisheen piik kochopee tuguuk cheuuu mesoook ak kitandosheek paisheen piik mashinisheeek kosir poishet am aiwosheek ako poishet neaa komingin kikopaishee piik missing mashinisheek amun kinyoru pakoisheek chekararan

Eng emet ap kenya komiteei kariik aenguu chekingateee tetutik netaii ko mitei eng serekalit neoo parliament nitok kompa serikalit neoo notok miteii seneet nepo serikalisheek ap kauntis magat kelewen sikondiochiii pichotok

Sirikaliit nemingiin nepo nyandarua kotinyeee kimnatosheek chechaang nitok ko amun tindoii chepkondok chechaang chepkondoo chhutok komuchii kokachii piik kongetee kavana akoi piik chetarigee tuguul taritii piik mussing amun achiin piik paishonik koouu oratunweek sukulisheeek akonyor piik poishonik

Kaalishee eng yutok atyee alipanere apiit ko maiaruu kolee mapaa rapisheek aii kakwautyeeet apaisheee debit card ko ngunoo kokalipan konyil aeek ako andeet koaaa custimayat ngoong ako tam anyonee missing yutook ko nguni kamokochameenyuun aiii kunitok

Safaricom ko kikotareet piik missing eng emet ap kenyyaa kiit safaricom sikomuuch kongalalsaa piik eng emet komuguul imuchii kora ingalal ak chito nemiteii emet agee ngiyanyeee ak alak kimiteii parak networks chepo safariom koraa kikoiip mpesa akimuchii iyaktee rapisheek akot ndamiteii emet akeee

Kirwagiik chepo kapkirwaak chepo emet ap kenyaa kopunii aimutyeet neoo missing chaang piik chekikirwakchiii missing ak komas kirwageet kora inyoruu korwakchiin ppiik akolee mamache kenyorchii icheget lelut ako koroom missing amun konuu uindaa eng emet ako meche piik komaas imanda

Pengiit ap kcb ko pengiit neoo eng kenyaa amun kokotareet piik chachaang missing kouuu kokondaree rapisheek akolipanii piik rapisheek ikaitaiii rapisheek chotok kikuree loan nepo aeeek koyakechut kirupit nepo piiik akomuchii kokonaak ichegeet

Oratunweek chekimuchii lagook cheuu chotok kitabani asikineet ichegeii koraa komuchi kelibannji rapisheek eng oret ap bursary pa iman konyor chitugul somaneet amun makergeii piik tugul imuchiii pichotok koeek kandoiik chekararan missing makat konyor somaneet ichekeet missing

Kikureen elteret kot nepo lapatik amun chaang lapatik chepunuu komasatak mengunee elteret amun aee icheket training amun miteii lekemesheek chechaang notok amunee miteii piik chachang olotok chechang kopunuu nandi merkwetee ak kimasweeek alak

National police seervice kotindai poisheet neo missing amun netaii koripee kalyeet simatkechoree piik tuguuk kwak koraa koripee matkepar chhito netoma kenyorchii kolee kakolel amun imuchee kepir chito akotoma koaii leluut pakamanuut pichutook missing kikotaret chemungaraisheek chechaang neaa

Kingomiteii tililindaa eng nairobi amun namuu rapinik ap emet chaang mingarosheek taoni nitok ko ndoii eng mungarosheek kingotesetaii tililindaa kokiwaa paarak tugun chechang kikoip kakwautiik koraa seikalit tugun chcheang neaa

Chaang kanetoshhisheek nepo kabarak inetii icheket kanetiik sikopiit kopwaaa nikoneet ichekeet kanetik inetii koraa somaneet nepo kabarastaeet sikopit nikoparastaa eng telepisheen ak ngaleek ap peek ak tuguun chchaang ak ngaleek ap ngatutik ak kikotareet kipsomaniniik chachang

Kingoiit mianda nepo koristoap taman ak sokol , ko kon walutik en sirishet akopa tililindo amu kiyaach kikachi kamanit missing' tililindo amu kiyache kekochi kamanut ng'alek ap tililindo nepo eunek missing' ak kerip kora katuyoshek, matkerikchigei. Kiikochi piik kotepisa eng' oret nepo katapanet ne ma kirikchingei piik missing' amu mionotok ko kiletai kopun koristo, ko kalal chito ne kikomiani kolalchi chito age. Nguno ko kikon kikachi kamanut missing' ng'alek ap tililindo ak ng'alek ap katuyet.

Bo komonut mising somanetab konyoisetaab kiagik amu toreti sikonya kiagik matkomianso amatkebet kiagik amu kiagik kobo komonut mising. Eng kokwetnyu konyoi biik che tomo kosomanji anan ko tomo kosomonji komie ako kokotoret amu kokobit biik chekikosomanji kanyoiset. Sukulishek cheineti kanyaisetab kiagik kou sukulitab Egerton nemi Nakuru, sukulitab Jomo Kenyatta University nemitei Nairobi ak sukulitab Kenyatta University koboto alake. Kikotoret mising kokochi kipsomaninik boroindo konyor naet akobo kanyoisetab kiagik sikotoret kapatik cheribe kiagik sikonya kiagikwa akotoret angot kokochi naet mising.